Kendae bek kaborut akinde kwenik akiwirchi mat naikutu berek itou mwaita itou chumbik ak mchelek iuchi iuchi iuchi Nero mchelek it's kando imar saburio ga ITER kabaru

Nelenyone kouu keyokto rabiok kiyoktoi rabisiek kongete chiakonga keyokti chito ake directly mamito otiny tuwai account mamite chebo bank kiyoktoi koba directly michit aka kibopiosie chito ake mami kiy nemii katikati eng olin kobo bank anan ko mpesa ak olin bo bank makiboisie chi kiyoktoi anan iyokchini chito ake directly mi garissa amu maamdoi ing yo mamdoi kirinyo kisischin nebo transaction anan bonikire transaction nebo rabisiek eng garissa

Neleyon ko mbaret mbaret nekikekol komoche siketot. Kitotei ketot mo banda sana sana ketote piasik nebeo kiotesetai bianoni kakikol mbaret vizuri mbarani korok kekolei ketem mtaro kibole mtaroit kole cheloen chekoren ketil mtaroit kongete met mpaka kole keldo ndeimani korok kekolei kiwirchinoti sasa cheroliok ko sirech moja moja yekiwande kewirchin kosirek kende mbolea kila keben kila mtaro kende mbolea as neite ketub kele siketil mtaro lenyoni kosikele ko silimban ketubei koek haraka haraka koek rahisi ketube mbaret bani kikewande ketoek kosorek akende phospate ketub kora vizuri liep banoni mitei inyebak ketot kewande kekole ako kewanda kebole mtaro

nilep boisioni nilechochek nekike nekok chomite keribe bo komonut kerib ano kerib amu toreti biik eng kokwet bae bich yekieny kokonu beny sana sana konboalak yekirori chaik yechombo lakwa sukul kealda sikenyor school fees kealda sikekole mbaret kealda kora kelibane kelibane mbo keale tugun tugun ye mi shere en kokwet nelenee kok chi notinye kok kobomaana sana amu inyoru heshima en biik chechang kero kele ichii neoe kasitnyi chi nei kilikei akirutinyo ibokomunut akimuchi itoret biik alak ichonicho imuchi itoret bik alak engwanda netinye chii.

ile choche ko maaik mayaik kokonin ngokaik yeirib ngokaik eng kokwet inyoru mayaik keiyoi mayai chechang ngochang ngokaik kochang mayaik nele mayaik chuchuk kikite kaabai kiite karai akisinda simeitai boisieru alak keam koek chakula kitowaken eng kokwet alak kealda keeng arek bandam tinga alak keokchin ngokaik kosyep yeshep ngokaik mayain banoni koreb ki kochangitu nyorwo ra anan kerib koekitu arek koek ngokaik cheechen kocheru sasa mayaik chechang neyu mayaik chechang kealda ngokaik choche akekas alak nele banonik choche makere kei tugul amere kiburire kele komi cho lelachen lakini nelen ndani kikere konyete kotinye the same everything chelen yondeyo.